Gimatimore kae en ni aneno ka ji obedo piny to jomoko be ochung' goyo picha, to chalni mae en riwruok moro ma otingo' jotend Mombasa, koro kaendi aneno ka gitimo tich mopogore opogore achie kuom tije ma gitimo en reso nyithindo matindo tindo, koro chal ni endi kuma gintiereni chal ni gin gi romo moro ma bang' romono to gikawo picha, gigoyo picha mondo omigi gibi gipargodo romo makawono timoreniendi ,koro mae e gimatimore kaendi, gin jotend Mombasa mangi romo to kendo gikonyo nyithindo matindo tindo.

Ma e en tugo to en tugo ma ji ohero ahinya. Ji mang'eny tuge e yore ma opogore opogore koro yo ma anya puonjo go ng'ato kaka nya tugo en ni ya, ichung' mabor ma tin to ikawo gi machalo asere . Asere ni endi onego bed ni ichwoyo godo gi ma ni e diere no, mok onego bed ni ibagni. Ki ichwoyo go diere kanyo to ikadho, to nitiere pesa ma ka pok ichako tugo to ikete piny ma tiende ni ka po ni iloyo to ikawo pesa no mari to kapo ni ok iloyo to pesa mani iketo cha dhi. Koro onego bedni ichung' ma bor ma tin to ibayo godo to ochwo diere kanyo ki ichwao diere kanyo ma tiende niikadho ti ikawo pesa ni idhi go dala.

Tinjnie ok ahero, mae en tich marach ahinya, en tich mamiyo nga'to nyalo gamo twoche mopogore opogore e dendgi, en tich mar ichuoyo sindan e yi gweno basto itede mondo gweno obed machwe gweno bed ma opugno mondo e kika ichiele mondo ji onyiew ocham , sama itimo tijni kamaendi manyisoreni gik mitiyogoni thi donjo e dend thano to nyalo kelonegi twoche ma opogore opogore, koro nikech tich nikech gweno to mit chamo, ji ok bi nge'yo kaka ikelo loso gwenoni, to tijni ok en tich ma onegobed ni nga'to timo en tich mar gombo pesa mange'ny to hinyo jok moko.

Mae en tinga' tinga' ma ochomne lori e nge'ye, tinga' tinga' ni ende tijni oselokore e yo mopogore opogore, mokuongo' yande chon kata mana sani nitiyo gi tinga tinga eyor puro kende, kata kidwagoyo yath e puotho to sani weche oselokore ma iyudo ni tinga tinga iywayo lori e nge'ye ma osombogo kwoyo kata onyalontiyogodo e gik ma opogore opogore, kaka taka taka, koro tijni oselokore ahinya bang kinde ni mar tinganiendi tinde ok en mar puro kende, to mar ni onyako konyi e timo gik mange'ny ma opogore opogore koro mago e gimathi mbele kae.

Gini nikog nengo' ahinya, en kod nengo' ma opogore opogore ahinya hinya ne jodak mag aluorawa, maendi en chieng' miparogodo two marayaki kendo kaneno pichani to aneno ka gin gi raboyunga' magipuonjo ji kaka itiyogodo gi ber ma tiyo kode, raboyunga'ni endi inyisowa kaka kitiyokode to okinyal yudo two mar ayaki, koro odiochieng'ni en odiochieng' moro ma ipuonjoji kika kaka twoni nochakore two mar ayakini, ipuonjoji yore minyalo gengo'ri godo mondo kik iyude, kendo ipuonjoji yore ma onigo bed ni ko po ni iyude to inyalo ritorogodo, koro mae e gimomiyo giniendi nikod nengo' ne jo dak maraluorawa ahinya hinya ne rowere matindo gi jok ma odak kanyachiel jok manie kend koro e gima omiyo tijni nigi nengo' maduong'.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en ni kaendi en VCT. VCT en kar pimo tuo mar ayaki. Koro kaneno tijni gik mang'eny biro e pacha lakini moloyo en tuo mar ayaki. Ndalo moko mane atiyo tijni mar pimo ji, tuo mar ayaki ni. Ne aneno ka en gimoro mane nyalo loko ngima ng'ato kendo ne konyo ji e yore mopogore opogore mondo kik joma pok oyudi. To kendo ne wapuonjo ji mondo ji ogengre mondo kik yud tuo ni. Koro gima biro e pacha ahinya ahinya seche ma aneno tijni en ni ber nyiso kata ber puonjo ji mondo oritre maber mondo kik yud tuo mar ayaki. Kata ber mondo ipuonj ji ni kata kopo ni iyude to nitiere yore maber mang'eny monengo bed ni iritorigodo mondo kik iyud tuo mar ayaki. Koro mae e gima biro e pacha seche maneno tijni.

Kaendi en Rehabilitation Center to chalni en mar jo Red Cross. Koro gima biro e pacha kaneno gini gin gik mopogore opogore. To moloyo ochalo gima biro e pacha ahinya ahinya en jokong'o gin e moher ter gi ga e rehabilitation Center kata kopo ni ng'ato osemadho kong'o ahinya ma obedo addicted koro weyo bedo matek. Ikawe ti ikele ka. To nikech en mar migawo miluongo ni Red Cross gihero ga timo tijegi nono. Koro gima bire pacha ka aneno gini endi to aneno jo Red Cross ma konyo ji jok manigi chandruok mopogore opogore kaka jokong'o kaka awacho mokuongo no. Kata ginyalo konyo jok ma seche moko oyudo ajali. Oyudo chandruok e yore mopogore kaka oula, koth ochwe matek kata lweny nitiere gikonyo ji. Koro mago e gima bire pacha.

Magi gin jo Red cross, jo Red cross gi endi gikonyo e golo remo mag ji mondo gi thi gikony jok ma oyudo ajali ma rembgi orumo endara, kata jok ma nigi chandruok mopogore opogore, to nyalo dwaro remo, e ospital kata dang' wawachni kar thieth, koro jogi endi ibiro ka to in imiyi inyisi ni inindi to gigoloni remo ma sechemoko pong' kibuyu moro kata gima giketie, koro tijni nigi nengo' ahinya to e aluorawa sa asaya sama isetimo tijni koro koponi chieny moro iyudo chandruok ma koro idwaro remo, to ibiro chiwo card nikech nitiere card ma ithi miyi ma saasaya ma ayudo ajali kata idwaro konyruok mar remo to okibinyiewo ka okbichaji gimoro amora ibiro miyi remono mar nono, koro tijni nigi nengo' maduong' ahinya e aluorawa.

Koro gik man kod nengo kae, en yath maendi en yath marayaki ma iluongo ni nevirapine. Nevirapine niendi en mar jok manigi two marayaki nyalotiyo godo, too anyalo paro en kod nengo nikech okonyi e kute mar ayaki kendo jok matiyo kode en yath maber ahinya ma okonyo jok ma nigi kute maga ayaki. Koro en kod nengo nikech seche ma isechame to oduoko teko mar kute piny koro okonyo jok manigi two marayaki mondo odak gi ngi'ma mabor kagitegno.

Kaluwore gi kes mia achiel piero ariyo gi aboro mane oket e mbele nyim doho ma kawuono ni, ang'ado wachni nikech low no us ne ng'ato kane ok oluwo ratiro monengo olu maber. Kendo nikech low mane ousi ne en low mano oma nyathi kich. Kendo nikech low kendo ne en low mane oma dhako ma onge gi jaode. Koro abiro ng'ado bura ni endi kawacho ni ng'at mano ousne low onego omany kakiduoko ne pesane nikech low mane ous ni idhi duok ne nyathi mane oma low ni gi mamagi mondo ng'at mane ouso ni kendo ibiro rwak iye kendo ibiro wach no kendo nyaka oto chul harasa mosetero ne familia ni. Kendo mondo ochul pesa manokawo mar low.

Gimatimore kae en ni ji ochokore kanyo achiel, to ipuonjogi yo ma igogo ombulu, magi jo lut ombulu , koro inyisogi kaka onego gitim mondo ombuchgi kik kethre , gimatimore kendo kanigichokore ji mange'ny, nitiere mine ka, nitiere wauoyi, tiere rowere matindo, too chokruokgi kaendi be sechemoko nyiso ni gin e wechegi mag siasa, koro inyisogi ni mondo kik ombuchi kethre mondo gi go ombulo malongo' nitiere kuna onigo gi tick kende nitiere kuma okonego gimul mondo ombuche kik kethre.

Mae en tugo mar adhula. To kendo gin e pap. Gipuonjore goyo adhula kaendi. Nitiere jomopogore opogore. Nitiere rowere ma pod tindo. Nitiere jok ma mine. Koro ka to chal ni gin e tugo. To gibiro jomoko obedo piny maneno kaka tugo mar adhula ni dhi mbele. Jomoko bo chung'. To jomoko be ni e pap tugo. Waneno jalno morwako law gi soxi marateng'. To oting'o firimbi e dhoge. Ochalo ng'at miluongo ni coach ma thego jotugo. Ka nitiere wach moro to en e monyiso gi kaka tugo onego bedi.

Maendi gin jo scout mag rowere matindo, too gima omiyo ahero tijni en ni ndalo moko kane atin to ne aja scout to scout kane antiere to nipuonjowa yore mag kaka wanyalo dak, kate e bungu kata nipuonjowa kaka onigo wadak gi ji mopogore opogore, jok madongo gi jok matindo gi jok maya kuonde ma opogore opogore, koro gima omiyo ahero tijni en ni kaneromo dwe mara apar gi achiel kapok watimo penj ninyalo golwa samoro to wathi itho got kwasetwenyo got kata kanewasetieko penj ko wathi itho got, koro kawaseitho got nikech skundwa ne nitiere e tye got to kawachopo malo kono to watedore basto waduogo piny, koro mano ne miyowa wabedo nyithindo motegno waneno kika wanyalo dak e bunge ipuonjowa kika wanyalodak gi ji ma opogore opogore koro.

Gimatimore kae en niya, oket nga'mia kumoro achiel, to igonegi alama, mae weg ngamia ematimo kama mondo kik ngamia wilre kata mondo ko po ni olal to inyalo yude e yo mayot , koro mano chalo chuma ma okete mach to kosebedo maliet to ikete nge'tne, to kosekete nge'tne to oweyo alama moro manyisore ni en mar nga'tno to alamano en alama ma oknyal wuok e dende nyaka chieng' otho, koro mano e gimatimore kaendi.

Maendi eneyo mar moko mach e kuonde ma okinyal yudo kibrit, kata yo manyasani mar moko mach, koro maendi en yo machon ma jomachon tiyogodo kamoko mach, koro yo ma anyalo puonjogo nga'to kaka itimo tijni en niya, inyalo ti gi kede kata kede gi chuma kiketo piny, kata sechemoko inyalo ti gi kidi kite ariyo, to maneno e picha kae en mar kede ma iketo piny to irundo gi lweti mondo obed maliet, kosebedo maliet tothimoko mach kien , koro jogiendi temo moko mach mondo gitedgodo kata mondo gi oho koro mano kikanyalo puonjo nga'to kaka inyalo timtijni.

Adwaro hola maromo gana mia achiel, to ere kika dang' ayud holagi? gik mage madwarore mondo omi ayud hola ma dwaroreni? to machielo madwapenjo bengi' en ni holani kasekawe obiro nyuolore maromo nade? oboro kawo higa adi mondo mi achule? to kendo machielo kasekawo holaniendi onegobed ni adwoko maromo nade e dwe ka dwe? to mogik en ni po nono ni okanyal chulo hola makawoni en okang' mane ma ibiro kawoni? koro mago kende madudwoka ni angowa gini madwarore? obed ni en lowo koso en barua mar ot mondo eka umiya hola.

Maendi en yath mar gengo' nyuol, iluoge ni femi plant, majomamine tiyogodo, koro gimachielo manyalo tiyogodo e lo giniendi e lo yathni en ni anyalo tiyo gi sindan michuoyo miluongo' ni depo kata anyalo tiyo gi raboyunga mondo mi kik amak yich, gimachielo manyalo tiyogodo mondo kik amak ich en ni weyo riwruok gi nga'ma dichuo manyalo miya amak ich, koro magi e gik mopogore opogore mange'ny manyalo tiyogogo e lo giniendi mondo mi kik amak ich, kata jok mamiyo madatiyogodo mondo kik amak ich.

Yore maa oselokore bang' kinde mar tiyo giginie, en ni tinde ji tiyo gi solar kuom tedo, kata jomoko lose kiyen kigin kendgi, kata iyudo ni jomoko be tinde tiyo gi stima mondo oted godo, mae en gas mar tedo kata inyal ti kode e yore ma opogore opogore, koro os tijni oselokore ainya bang' kinde gi endi, nikech jo oseyudo ni en beche tek ahinya kendo ka itiyi kode to onyalo teri hasara, koro sechemoko e iyudo ka nga'to tiyo gi makaa to tiyo gi stima kata solar to medego.

Koro nitiere chudo ma mamalang' e wi tiyo kod kadi mar nyiepo samoroamora ma ithi nyiepo, koro nikech nitiere gima sani endi iluongo' ni point, points gi endi samoro amora ma ithi nyiepo titiyo gi kadi to iketonie e kadi nie , koro ka gisechokore points gi to kagichopo okang' moro to inyalo nyiewo godo gimoro kendo machielo ma oketie gi kadi, mara riyo bengi' gi endi be nigi kadi mar nyiepo makoponi inyiewo gik mange'ny to inyalo yudo loch inyalo bedo jaloch mar chudo mamalang' kuom tiyo gi kadi niendi.

Maende en tich mar loso ndara to kendo en tich ma nyaka ibed gi lony eka itime, en tich ma nyaka ithine e sikul mapuonji kaka dang' ilos ndara mondo min ilosi, koro e yo manya puonjogo nga'to timo tijni en ni apuonje kaka onego bed ni oriembo gima idinogo yoni gi tinga tinga, kasepuonje to atere e test monge' kaka iriembo ginie malongo' ekika akele e ndara mondo koro oger yo, koro maendi to ahinya hinya anyalo jiwe mondo githi sikul mondo opunjgi kaka inyalo riemb gir loso ndarani.

Maendi en kar thieth, ma jomatuo ithiethie, koro gima biro e pacha kaneno ginie en ni ndalo mane coraona nobiro, two mar coronani ne ji ne koso kaka onego giywe to kendo ji ne rwako gima iboyogo umni mondo koponi ifuolo to kik imi jomoko tuo, to koma gintiereni to chalo icu ma jok ma ohinyore ahinya kata jok matuo ahinya itere mondo okonygi e yo ma ginyalo yweyo godo maber, kata mondo iketogie e machinde madongo' dongo' mondo konygie mondo kik githo.

Maendi en ajuoga mar chiaye, to aneno ka ochuoyo chiaye sindan, ochuoyo rombo, koro kaka anyalo puonjo nga'to kaka onego tim tijni, mokuongo' abiro kone ni maendi en tich ma nyaka nga'to thie sikul ma opuonje kaka onyalo thietho chiaye ahinya hinya romboniendi, koro kosethie sikul ma obedo gi lony mar thietho chiaye, to abironyise oboronge'yo twoche ma chiaye nigodo ma opogore opogore gi yethe mag chiaye machuyo michuoyo yore ma kagitwo twoche ma opogore opogore, koro anyalo kone mondo orwak gimoro e lwete moko omul chiaye gi lwete, okawo sindan okuongo' onge'ni chiayeni en ango' machame akawo sindan, ka osekawo sindan oruakre gima dakteche rwako.

Gimatimore kae, en ni mae japur, opitho oduma to odwa olone oduma yath, koro opime e kiwango' monego opimegodo to othi riwe e sprayer, ka oseriwe e sprayer to othichako kwoyo ni oduma e puothe kaendi, koro japurniendi en gi pi bende, en gi sprayer kendo en gi yath motongi' e lwete, koro mano e gimaotimore kae, othi ole koseole e okong' midwarono' to oyuke oyuke, to obotinge' nge'ye to ochako olone cham mondo cham kikbet gi kute kik mak twoche mapogore opogore.

Ma gi gin atudo , kata inya luongo ni oyo oyoyo. Koro oyoyo gi endi ndalo ma ne apidho gi ka ne atimo tijni ne en tich ma ber ahinya to oyoyo ne nyuolore mang'eny, na apidho gi mangeny ahinya kendo naachielo ne gi ku ma gi bede ma ma aolo ne gi pi ku ma gi luokore mange'ny. To gi ma ne otimore ndalo mane atimo gini en ni nitiere chieng' moro achiel ma ne ka ne awuok to guok mane oselokore ne odonje e dala mane okayo gi okayo gi ma ne onego gi. Ne adong' mana gi ma tin ema ne adhi auso, kendo nekech chunya ne ojok kod gi nok achako apidho gi kendo. Koro mano e gi ma ne otimore eki kaka ne awe pidho oyoyo.

Kinde mokwongo mane atimo tijni, ne en higni mosekadho mang'eny. Kane achwoyo ji sindan ne en vaccine meke nyithindo matindo tindo. Koro chieng' moro achiel ne an gi nyathi moro mane jakoko. Koro kane adhi chwoye sindan to nodhi mopado lweta. Ma sindan ochwoye marach. To nikech mama gi nokomake malong'o, nidhi mohinyore ahinya. Koro ka ne aseneno kamano, ne aweyo timo tijni endi. Nikech ne lit na ahinya gima notimoreno. Koro mano e gima notimorena ndalo mane atimo tijni.

Gik makelo mor ma aneno kae, gin achiel kuomgi gin skuma, machielo aneno spinach to aneno kendo hiye kocha aneno rabolo mopithi, koro gik makelo mor ahinya ahinya maduong' e tiponi en spinach, koro spinach kelo mor nikech samichame okeloni gik ma opogore opogore e dendwa, makonyowa gore gi weche matindi tindo e ndendwa, machielo maneno kaendi hiye koch aneno rabolo, rabolo bende konyowa e yore ma opogore opogore, omedowa vitamin kendo okonyowa e digestion, koro gik makelo mor e tiponi to nge'ny ahinya to mago e madawachi gisani.

Gige tich maduarore kaendi gi yath, kata vaccine mithiethogo nyathi. Marariyo en sindan ma iketo e yath iywago yath mondo mi ochwogo nyathi. Maradek en en pamba ma kisechwo nyathi ti inyalo yweyo nenyathi kata kapo ni pok ichwoyo ti iyweyo ochafu chilo madibede kuma ida chwoyono machielo. Gik ma nyaka wabedgo sechema wadwaro timo tijni, en ni nyaka ium umi kiki igir ma imi nyathitwo, koro magie gik ma dwarore seche ma itimo tijni.

Ee yo ma inyalo chamo go chiemo en ni ma endi iluongo ni nduma, nduma ni mondo mi ichame nyaka ing'ade, iluoke mo okuongo, ipoke, ichawake kata ki idwa twede ti itede mamit. Inyalo tede gi nyanya kata gi kiyungu, kata inaylo chwake achwaka. To chiemo ni endi en chiemo ma mit ahinya ma kelo dhandho to okonyo dendwa e yore ma opogfore opogore. Koro ki isetede, mi isechiele kata ka po ni en chwake, to ibiro chame ki imadhe gi chae kata inya madhe gi nyuka kata ki nionge gi ma go ti inya modho kode pi to maduong' ahinya en ni nyaka iyude e gi moro ma imadhe godo nikech onyalo deyi ki ibang'e lilo ma ok iyudo gi ma ichame godo.

Gima omiyo okaero tijni, mae en tich oganda, kendo en oganda ma dondore ahinya, to gimamiyo okaero tijni en niya ndalo moro kane athi puotho pitho oganda too naromo gi thuol maduong' marahiri to kane aseromo gi thuol to thuol nochako lawa to naringo' manapondene, to machielo gimomiyo okaero tijniendi mar pitho oganda en ni seche ma ithiponecha ahinyainya kaithipo kaoponi opithe gi oduma , kiyae puotho to dendi te ili kumoro amora ili, koro an okahero tijni nikech tich puotho ok en tich mayot to odwaro joma osengi'yo godo koro an tijni ok ahere ahinya.

Gik mang'eyo ka endi gik kaka gin kod nengo, ang'eyo apilo. Apilo en gir mitedo godo kata inyalo chame. Ikete gimidwa chamono. Apilo ger ahinya. To apilo ni kod neng'o nikech sama itiyokode kopo ni iyi ne kayi katichamo chiemo moro ma inywando chiemo kaka njugu gi omena, kinya mwonyo apilo to loso iyi ma koro iyi ok kayi. Gimachielo ma apilo ni mora godo en ni omedo dhadho ahinya ahinya kapo ni ichwako kode ring'o to ring'o no ok ochuno kata ni nyaka ichiel. Koro obedo gimoro mamit. Mane e gimomiyo apilo ni ni kod nengo.

Gik makelo mor kaendi en gwen, mano mokuongo' kendo madung' ahinya, marariyo makelo mor ka en tong' magwen gi toko, machielo makelo mor en ni yo ma opithgigodo maginenogo mabecho becho, gwengi gin gwen ma waluongogogi ni mag tong, ginyuolo tong koro inyalo chamgi ringo' kata inyalo pithogi to ginyuoloni tong to ithi uso, gimachielo mamora kae makelona mor en yo mag opithgigodo maketnegi ndope mag pi kwonde ma ginyalo mothe , kendo mag gig mange'ny makelona mor.

Tijni ni nikod nengo e alauorawa nikech en tich ma ber ahinya ma ,miyowa pesa kendo ma miyo wa chiemo. Machielo en ni tijni endi en mar pidho gwen ma toyo tong'. Ma toko tong, gwen gi eki ka osetoko tong, ti inya dhi to inyalo dhi uso, ki iseuso tong' gi endi to miyi pesa ma inyalo ng'iewo godo gik ma opogore opogore kata inya loyo go dwachi moro koro tijni ni kod nengo ahinya nikech ka opogore gi tong'ma idhi yso ma kelo pesa kendo inya uso gwen gi endi kata bi chamo gi gi ring'o, ichamo gi to ki isuo gweno be inyalo yudo pesa moro ma ber ma ilo go dwachi moro, koro ma no e ma omiyo tijni ni kod nengo ahinya e aluora na.

Koro maendi en waru. Waru en chiemo mamit ahinya. Kendo waru sama ise pidhe ma isekaye to onengo irite ma ok okethre. Koro waru en chiemo ma yot ne mondo okethre. Mondo mi kik okethre, gimitimo en niya, iyare e dier ot mokuongo ipedhe e gunia piny. Kisepedho gunia piny to iole kuma oyangore ma ok ofundore ahinya. Koponi ifunde, to obiro tow kata obiro chako ti kende. Koro en chiemo mayot ne mondo okethre to onego bed ni irite e yo masewachogo mondo mi kik okethre.

Maendi en tij puro kata dang' aluonge ni en tich pith, koro maendi opith skuma gi oduma, koro yo ma itime e aluorawa en ni ipuro puothimaber ka isepuro puthi maber, to ithi imanyo kothi mara lot, kise manyo kothi mar alot to iketo tenge' kuma iluongoni nursery mar skuma, basto ka skumagi oseti ochako ti maber ibirobedo ka iyolonegi pi, koro ka gisechako ti maber, to ibirolokogi iketonegi e puothi maduong' manipurono, koro ibiroketogi to ka idwani iriwgi gi oduma to ibiroketo oduma diere kata iketo oduma tung' to en ikete diere, basto ka poni en ndalo ma koth chwe to ibiro weyo aweya koth biro chwe to gimoko maber, to koponi en ndalo ma oro nitie to ibiro olonegi pi mondo kik giwang'.

Ma endi en otungu mani e puodho ma koro igole puodho. Maendi ndalo keyo mar kitungu. Koro gini kaka ilose e aluora wa en niya. Kisepidho kitungu ni ma ise kete e puothi maber mosechiek. Koro ibiro pudhe kachiel achiel. Kise pudhe ti ikete otwo. Kise kete otwo maber, tibotere e chiro. Nikech kopo ni ok otuo tobiro chako ti kata obiro chako towo kuma ikane no. Koremomiyo nyaka ikete otuo bang' kisegole puodho kata dang' awach ni bang' keyo.

Maendi en rabuon, to yo ma inyalo purogo rabuon en ni ya, ikwongi loso puothi maber, ikuongi iketo duol ,kiseketo duol kata dang' wawachni tuta, kiseketo to ibiro kau koth rabuon to ichuoyo e duolgi endi. Seche ma isechuoyo duol isechuo rabuondi e duolgi to ibiro olonegi pi kiseolonegipi pilepile magimoko to rabuon biro chako ngi'nore piny. Bang' dweche mar rabuon onego ikre ka oseikre to ibiro gologi kisegologi kata dang' wawachni ibirosinjogi, rabuon ka osesinji to itere e chiro to ibiro yudo jonyiewo ma biro nyiewogi koro mane e kika madang' apuonj nga'to e yo ma dang' opur godo rabuon.

Koro weche ma osetimore kata ma asewinjo kuom gini en ni ma endi en budho ma mit ahinya. Koro gi ma osetimore kae en ni an ne apidho budho to ka asepidho budho to ok ang'eyo gi ma ne timore ni kech budho gi ka ne omo ng'inore ni to gi towo, ka ne gi omo ni gi ng'inore to gi towo. Koro gi ma ne osetiomore kuom weche mag pidho gini en ni apa osebedo marach kuom pidho budho to en mana ni ahere ahinya, en chiemo ma mit ahinya ma kelo dhandho kendo nyalo kelo lokruok e kind ngima nikech inyalo use to okelo ni pesa kaito inyalo chame koro ki bet ja midekre nikech odwoko twoche ma opogore opogore ma nnitie e dend dhano piny. Machielo ite inyalo tedi ma kaka obedi kaka lot ma icham gi kwon.

Gi ma biro e apcha ka eno gi ni en ni, mokuongo ma endi en puoth niang', puoth niang ni eki en niang' ma dongo dongo ma ichamo itero e chiro tio ji nyalo nyieewo to myodo. to gi ma biro e pacha ka eneno en ni mama na ne opidho niang ma ne iloso go sukari ne en niang sukari kendo ne opidhe e eka mokomana ma ber to gi malit ni ka ne oteko pidhe ne orito niang', ka oserito niang' mogo yath mondo omi obi os pesa moro ma luongo. To ka ne chopo sa mar goglo dhiang ne oyudo pesa moro ma tin ma iye ne owang' ma owacho nin ok ochak opidh niang' kendo ma ochako oloko pache ni obiro mana pidho rabuon. koro ne odhi hasara to jo moko to ne oyuto mana ma ber. Koro sa asaya ma neno puoth diang' ni to aneno aparo ku ma nedhi ka chunye lit sa ma ka ne ogol niange mondo.

Maendi en alot kabich. To alot kabich ni endo opidhe e puodho. To itimone irrigation. Koro yo manyalo puonjo go ng'ato kaka onego otim tijni en ni mokwongo kabich iketo e nursery. Kosekete e nursery e kiki pidhe e puodho maduong'. To puodho ni nyaka lose maber, pure ma hike ma ket ne pipes mag irrigation. Kosetim kamano to ibiro kaw alodi mane ikete nursery ka iloko gi tiketo gi e puothi maniseiko ni. Kisetimo kamano to obiro ti mos kende. To ibiro bedo ka ing'iye ka en gi tuoche moro amora tigone yath. Koromo sa doyo to ibiro doye mondo oti ma ber. E ka en gi maisha maber ahinya.

Maendi en pith mar hoho. Ma ipidho. To gige tich madwarore e tij ni en nisamipidho hohoni, to itimone irrigation. Koro gige tich madwarore en kaka pipe mitimogo irrigation. Dwarore ni mondo seche ma hoho osechako golo kama, nitiere luth ma ibiro ketne mondo oyiengre mondo kik onywore piny. Gitol mibiro tweye godo e ludhniendi. Koro gige tich kendo ma onego ibedgo kaendi ko opogore gi tol, luth, gi pipe ni onego ibed gi sprayer. Samoro amora ma en gi kute kata tuo moro amora da make tigone yath. Machielo ma ok onego ikosi seche ma iseyangori ni idwa pidho pith mar hoho ni ok onego bed ni ikoso rapur ma ibiro do godo samoro amora ma oyugno. Koro mago e gik madwarore sama isewuok ni ija pith mar hoho ni.

Koro gima timore kaendi en ni ma japur mani e puothe mobiro rango puothe kaka puothe dhi. Koro japur niendi aneno ka orwakore gikege mag tich. To orwako gambut to chalo ni koth be ochwe puodho kaendi koro tiende otimo chuodho. Koro gimatimore kaendi ni obiro ng'iyo ka be ne odo ne maler. Ka be odumbe gi be gin oduma maler. Mano e gima timore kaendi moloyo.

Gima timore ka en ni ma miyo ma da pitho e puothe. To chalni oting'o yien modapidho. To gima timore ka kendo ni aneno rabolo motwo. Chalni rabolo giendi chieng' osebedo mang'eny koro gisebedo motuo ma koro ida gol gi miyo ni osechako golo moko. To oda opidho yien bende. Koro ogolo rabolo to yien be opidho kuma okuloreni endi. Koro mano e gima timore kaniendi.

Ma endi en mapera, mapera en olemo ma mit ahinya mak mana ni mapera ni endi chame to tek omit e dhok lakini ki isechame to dhi e choo nyalo bedo ma tek. Koro mapera ni endi sa ma ichame to nyaka ikwong iluoke iluoke ma ler gi sabun, kiioselwoko maler to ibiro ineno ng'eye ma rateng' no endo ibiro golo. To an awuon okacham kodhi ma iye chande nikech omiyio ji taabu maduong' koro an achamo mana ng'eye ma oko ni endi ma mit kendo awinjo ka ni gi dhandhu moloyo. Koro mae e yo ma anyalo chamo godo mapera mak mana ni tiere ji chame e yore ma opogore opogore, to an to achamo mana ng'eye no ma oko no kende.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en ni puro ema biro e pacha. Aneno ka jalni nitiere ma puro puothe, gi tinga. Koro samora amora maneno jal mapuro puothe gi tinga, too ambe aparo mara monego bedni apuro. Taparo ndalo manapuro gi tinga, mana ayudo keyo maber moloyo kane apuro gi dhok. Koro saa asaa maneno gini endi gima biro e pacha en keyo mang'eny ma akeyo godo ga samora amora ma atiyo gi tinga. Machielo en bei mar jotinga goyo sama gidwaro ni mondo opurni. Gin ga bei matek ma kadwarore to ng'ato onego omenre obed go tinga ne ma onyalo puro godo ki en kende

Ber ma ayudo kuom tiyo tijni en ni tich mar uso rech en tich ma ni gi pesa ahinya. Inya yudo omwom mang'eny sa ma iuso rech. Nikech rech en chiemo ma ji ohero ahinya, kendo en chiemo ma ni gi dhandhu. Koro ber ma ayude en ni ayudo pesa mang'eny ma anyalo loyo go dwaro mara moro amora ma omaka kendo anyalo yudo kaka chiemo ka po ni aonge gi chiemo anyalo tedo rech to achamo kata ko po ni an gi welo moko to anyalo tedo ne welo. Nikech en rech ma ji te chamo ma obnge nga ma ok cham rech. Koro mano e ber ma anya yudo kum tijni endi mar rech

Tijni endi kidwa chwero rech ma en tich mar chwero rech. Mokwongo ibiro kawo pi tiketo machiegni. Ikaw pala iketo machiegni. Ikaw chumbi bende ibirogodo. Koro sama idwaro tiyo tijni ikaw rech tichwero ng'eye. Kisechwero ng'eye maber, ti dhi e wiye kanyo to iluoko olaha maler miluok ng'eye maler. Bang'e ibiro kawe kiseluoke maler makoro oler ting'ado didek dende. Kiseng'ado koni kod kocha to ibiro kaw chumbi to iolo e ng'eye no ende nyak kuonde ming'ado no nyaka olaha mare. Bang'e ibiro kaw sing'enge. Ong'ege ni ibiro keto e wi kidi kata kionge godo tikaw odheru timoye. Kisemoye kuma onya yude chieng' malongo. Bange kose tuo...

Ma endi en yath en yath ma ichamo gi jok ma ni gi twoch mar ayaki, to an awuon to pok atiyo kod gi to ne asetiyo kuonde ma itiyo kod gigi e.Koro gi ma anyalo wacho, gi ni endi seche mi itiyo kode imuonye gi pi achiel odiechieng ka odiechieng. Imuonye achiel kendo kiny ichako imuonye achiel. Koro ma endi odwoko kute mag ayaki piny, omero gi mondo kik gi sandi e dendi. Koro mano e chal ma itiyo godo kod gini endi en mar imuonyo ne jok man gi kute mag ayaki.

E jok mang'eyo ka endi en jo tendwa ma konyo wa e yore ma opogore opogore, ahinya ahinya to yorewa mag tieth. Koro gin kod nengo nikech gi kelonwa gike pim ma oket e lwet ni ipimo go pressure to machielo ma gi kelonwa kaendi ipimo godo kilo mari ni gin adi. kendo jo gi ni kod nengo nikech gi kelonwa gik mangeny nyaka ma ipimori godo temperature mari. Koro mano gik ma ni kod nengo kae.